Iminii koboru sirutyet nenwach Nebo lipanet ab chepkondok siling bokol agenge ak tamanwagik sisit koba Caroline nyambura migwi eng nambarit ab buch tisab buch mut lo somok sisit sisit

Boisiet ne tesetai en yu ko ikorta neiboru biik koboiboenjin tiletab kekit, bo komonut mising boisioni en kokwet amun ibu kibakenge en biikab kokwet, yeityin kobwa biik en komoswek cheterteren koibu noyeet en biikab kokwet ne noto koibu kibakenge, kora kokabwatetab ikoroton ak oletam koyoito kokwet tugukwa.